Kit nenyone metinyu nkoker ni abwoti akopo polotet anan ko siaset. Siaset kopo komonut mising eng emet amu notok nkeyai komie komuchi kokochi sopet konyumnyumit kot miising amu nyorchingei biik tuguk chemokchingei icheket kobun serikalit notok nemi ng'echeret. Nkeyai kora polotet koya kokochin kouit mising sopetap kila ni ko amu wendi barak alyetap tuguk ako manyorchingei biik tuguk chemokchingei icheket.

Kit nenyone metinyu yeaker ni abwoti akopo ripsetap lagok chemengech amu eng bichaini akere kamet nekanam lagok oeng akoboiboen mising lakochu kopoto sikindeng'wa. Yokirip lagok komie koboiboitu icheket miising amu nyoru icheket tuguk chemokchingei kou amitwokik chekororon ak ngoreik chekororon ak kora oleruitos icheket.

Kit neabwoti yeaker boishoni abwoti akopo ng'alekap rutoito. Ni ko amu kit netesetai eng yu ko masaek chealdochin tuguk chotok chechope icheket. Yakabwa chumbek kobun emotunwek chepo pitonin, mising yobwone icheket Maasai mara kochome kot miising icheket koale tuguk chotok chechope masaek cheu sonoek chekilokchin eunek ak katuswek ak tuguk alak chechang chechome kochope masaek.

Kit nenyone metinyu yeaker ni abwoti akopo toretet netoreti serikali biik tuugul chepo emet kobun Huduma center. Ikochin serikalit biik Huduma number notok neboishe serikalit koker kole kanyor biik tuugul toretet aketugul nemokchingei icheket amu yetinye chito Huduma number komuchi konyor inendet toretet aketugul nemokchingei kobun serikalit akomuch konai serikalit kora kit nemokchingei...

Kit neabwoti yeaker ni abwoti akopo kampaket notok neyoe biik asikobit kokochi serikalit koyai anan anan kometo kit nemoche icheket. Kampaket kotoreti kot miising amu ikochin biik komuch komwaita kit nemoche icheket anan nemoche koyochi serikalit asikobit koker kole kanyor icheket imandangwa akoyochi serikalit kou...

Kit nenyone metinyu yeaker ni abwoti akopo toretet nekonu chumbek anan notok nebunu pitonin netokchingei koker kole kanyor lagok chememuchigei tuguk chotok chemokchingei icheket kou somanet, amitwokik, kanyoiset ak komuch konyor konai icheket akopo mosoknotet notok nekiboishe eng kasari.

Kit neakere eng yu akere barnotik chechang cheketuiyogei nepo oeng akere aeng eng barnotichuto chemi kokere anan chekakipir pichait akoboiboen kot miising icheket yekipire pichaini ni koporu kole kami icheket koyoe tuiyeng'wa akakotar icheket tuiyoni nguno kokakipir icheket pichait asikobwat anan sikokochi icheket kobwat akopo tuiyoni.

Abwoti ayoe boishoni. Nitok ko ng'alekap ketes chepkondok chotok chekiyoche chito chotok cheyoche serikalit kokweri ng'alekap emet. Chepkondochu ko po komonut eng serikalit amu boishe kokweri tuguk cheyoche koyochi biik eng kila asikobit koker kole kesuldae makutik chotok chenyolu koyochi biik eng kila.

Achome kot miising boishoni amu temishetap bandek kokonu chepkondok ak kotese kora amitwokik yekes chito bandek eng chong'indo kokochin chichotok konyor chepkondok yealda bandechuto, nepo oeng koboishe ko amitwokik amu yeking'a komuchi koboishe eng kechop kimiet anan kepel bandechoto asikobit konyorchigei...